So kit netaa nekinyorchinen akobo kabatisietab tugaa, koo kenyorunen chekoo, chekoo choton koo kimuche kialda akisomesanen look ab sugul, kit ne bo aeng en tetaa kenyoruu iin bendo soo kimuche kyialda banyechoton ii akityia kenyorchinen anan kenyor rapisiek ,kit ne bo somok akopo kabatisietab tugaa kenyorchinen makatet ,makatanoton kimuche keboisien ana kechoben kwosiek .

Sukulisiek che chang inguni kekere kele bunei tabusiek che chang akobo ngalekab chepkondok, ko kiit ne nyalu keai asikisuldaen ngalechoton ii, koyoche konget serikali ko hakikishan kole lakwet ake tugul ne somoni, ko kanyor inendet oletoboten ii, ako maken serikali kole kanyor lakwanoton kitabusiek che yomotin asikomuch inendet ii, kosir ala konyor kitabusiek che kisomoni, akonyor lakwanaton nabas ne yamat, ako maken serikali kole kanyor lakwanaton rabiisiek che somanen ii en sukul.